Tetutikab ripsetab chepkondok, kotoreti missing eng ng'alekap kerib chepkodok. Ko netai, ole kiriptoi chepkondok, ko ko miee yaitinye chii chepkondok, ko makararan iarunyi arunyi chepkondok ipkomengechitu. Ko yaitinye chepkondok, ngokearunyi iaruny agenge, atyam inde lolet, akiwe biboisie. Ngokemeche pialsie, ngokemeche ilya, ngokemeche ikonor. Atyam ko nebo aeng, makararan kemwete chepkondok. Ngele kakeutie chito chepkondok ing lolet, ko makararan yakemwet. Amuu, mongu anan imuch komeret chepkondok. Ko nguno cham ko miee amaimwetishie, ko kararan iro lolotunwekap ngoroik kuk ngotkomite chepkondok. Ko ngotkomite icheru. Amuu, ngotkeyai ngalechutochu kunitoni, matikearuny missing chepkondok, matikemwet chepkondok, kotoreti ng'alekap ripset nebo chepkondok akotoreti serikalit nebo Kenya, simatikoboisie chepkondok chechang kechope chepkondok alak, akoimuch kerip chepkondok che kitinye. Ko nguno chotocho, ko oratunwek che toreti, kerip ng'alekap chepkondok.

Mornet netononjin chikilishetab biik cheputei ng'atutik, kotinyei boishonik chechang. kou nguno mornani netoret biik cheputei ng'atutik. Ko toreti mising sikotestai pandaptai eng emet kotoreti simatiko koyai biik tukuk cheyachen amun ngoyai chito kiy neya ko nguno koboishe kou nguno bangishek ak ne ak ne cheu maiyek, anan koput ng'atutik. Kou kochor lagok, kong'em lagok. Ko nguno kotoreti, boishetab mornani kotoreti simotepso biik komie anan kotepso biik eng ateposhek chekoron. Ko nguno bichu yo kayai biik lelutik, kobendi konyoru neityo kecheny biik chekakero komwa kole ngok o koyai chichi makoset notok anan mayai. Ko ngotko kayai chichi, kotko kayai lelut, much kerat anan ko much kende fine atio kelechi kowal atepeshekchi asityo kotebi komie.

Kandoindetab emet ko kimwa tukun che chang, eng betut ab let. Ko netai kandoindetab emet ko arap Ruto. Ko arap Ruto, ko mising ko ngo ng'olali ko ng'olali komakchin emenyi tukuk che koronen. Ko kito netai ko king'alal kandoindet kole, machei kotoret mamambogaishek chepyosok chealdoi ingwek, ak chep kibandeshek. Atio nebo oeng kole machei kotoret vijana anan kwonyik chemengechen konyor kasisiek. Ko nguno, ko kingomwoei komwoei komachei kochopchi kasisiek eng oratinwek chechang. Kobun korik chemechei kechop kale sikotoret neranik eng kasisiek sikonyor ichek kiy neidei lolet. Atio komwa kole ongesachigei, kesachiemet, sikotestai eng kipagenge akomwa kole tindoi tetutik anan panganutik chemachi kochop oratinwek chechang eng emetab kenya, sikotestai emoni ako omuch kobwa toek chechang chebunu ematinwek ab san'g sikoib rabishek kobwa emet ni nyonet

Eng ole akertoi ane, ko makararan buiwetab sementi eng borwek. Amu kito netai, amwae kuni makararan amu, sementi ko kikichope tugun chechang. Ko nguno, ngotko kenam chii sementi ak eunek, anan keunek, anan ko kelyek, ko kiy netai kongeme eunek. Ae keunek koyomyoo, akobete kenuek. Ako ngotestai, ngotesetai iyae kasit ni, ako meri-meribe borto ngung, kotesetai kongeme borto ng'ung seme-sementishek. Ko nguno, eng ane, ko ko makararan, akomeche kerib eng oratunwek chechang simatkongem borto. Ko netai, komeche itinye ngoroik kuu gumboot. Ngele imeche itinye gumboot. Sikotoretin machut sementishek chutochu siyok kuk. Amu ngochut siyok, koae kobetakis siyok, akoimuch kokon mugonjweshek chechang. Ko nebo aeng, ko karaan itinye tuguk che kelakchi eunek, kou glovishek. Ko ngitinye, ko angot ndename, komaitu borto amu itinye tugchutochu kelach. Ko nebo somok, komeche itinye kiy neu maskit nemii toget. Siyakeyenso sementishek yoimi ikorogani, komaimuch koitchi borto ngung orit akomaimuch mekul. Ko nguno ko chotocho oratunwek.

Mung'aretap kila eng bitonin, kobo komonut missing, ako tesetai eng bitonin. Ko nguno ngisup iyai mungaret eng bitonin eng kenyit ni ak kenyit nekonye, ko eng kenyit ni, komii barak kosir kenyit nekonye. Ko amunee, ing bitonin missing, ko chumbek chu, ko biik chechame bandaptai. Anan teseta-tesetetet tesetaptai ap boisonik eng met nywa. Ko nguno netai, ngisube mung'aret nekobo kenyit konye ak nebo kenyit ni, ko nebo kenyit nii, komite barak kosir nebo kenyit nekonye. Amuu icheket, ngomii ni, ngokachop nebo kenyit nii, komeche kochop nemii barak nebo kenyit nenyone. Ko nguno, chumbek ko biik chebo bandaptai. Ko ngi-ngi-ngisube kuu biik emet nenyonet, komeche komii ng'uny um missing kosir chumbek, amu chumbek kochang che tindoi mung'areshek, akochang chetindoi chepkondok. Ko nguno, ngotindoi chitugul chepkondok, kochang mung'areshek che tindoi biik. Ako ae mungarat ni koet eng bitonin ngisube kuu emotunwek chechoget. Ko nguno, missing, mng'aret eng um bito nin, kotesetai kila kenyit eng kila kenyit kwendi barak, ak kwendi barak. Ko kakotestai koeku mokorek eng bitonin um eng kenyishiek kobendi tai.

Eng sugulit nebo barak nebo multimidea, nemitdn en kenya, kokoitoi somanutik chechang anan somanishek chechang eng sukul. Netai kokaitoi samanet nebo mwalimuishek anan konetik . Ko nguno so igoitoi nebi konetik, komitei lagok che chamei koek kanetik eng tai nenywai. Ko nguno samanet netei konoto. Nebo oeng kokoitoi somanet nebo bikab logiiwek ab emet. konetkei lagok anan kipsomaninik koek biik cheigoitoi lgoiwek ab emet, kou mising eng televisinishekak radioishek. Ko nebo somok, kokoitoi somatetab mung'areshek. Konetkei lagok akobo mung'aret kosupkei ak chametab lakwet eng somanet. Ko nebo ang'wan kokoitoi agobo somanetab tekitarishek. Iegu chi kanyoindet mutai inyaa biik kenyishek chemiten tai kosupkei ak kiy neimiche. Ko nguno cho kityo ko boto aban che mising eng kanetutik anan somanetcheigiitoi eng sukulit anyun nebi multi media eng emetab kenya.

Cham ko missing, eng yameche koba biik safarisiek anan meche kob biik emotunwek alak kou Nairobisiek, Kou Eldoret anan kou taonishek alak. Kocham ko misssing ko ketindet ak chito nemeche kemut, kocham kokashindos akobo beit neyamege eng banda notok. Ko nguno netai, kongalaldos ketindet komwachin kamutindet kole beit ne maktaat ko nii ak nii, kosubikey ak amunee. Kou netai, kosubikei ak ng'alekap mwanik. Ngotestai anan koba barak ng'alekap mwaita, kot ko angot akichek ketindet, kondei barak beit kosubkei ang ng'alekap mwanik. Akosubkei kora ak ng'alekap banadab oret, ak ng'alekap askarishek. Ko ngotestai komii askarishek, kotee komeche angot achek askarishek kiy-kiy kiy ne mingin kosupkey. Ko nguno, cham ko kissing, ketindet ak chito nekimuti, kobee kokashindos ng'alekap beitap oret. Ko ngomwachi ketindet kamutindet koleji uni komwachi kole uni ak kouni, ko kokoi angot akinee kokere kamwa chito nemeche kemut kole ngoman kokwa barak beitap mwaita, ak tugun chechang. Ko nguno, cham ko missing, eng kasarwek chechang, komasirekei mutindet, ak kamutindet amuu kashindos eng beitap sikemut.

Cham ko missing en ketik-ketikab pikipikishek, kocham kondoi beit barak eng kasarwek yoitinye chii kuu tuguk chechang che imeche iip. Ko nguno, cham kosarwek chu, kocham ko missing kokashindos um chii ne keipchin tuguk ak ketindetab pikipikit. Ngap imuch komaloo iman ole keibe tuguk, lakini kende ketindet chepkondok chechang. Ko nguno cham ko missing amatai koib keindetap pipikipikit tuguk kuk, kocham itebe korok ilejini beitap anan ibunenoo siling ata, tuguk chuchuket, akoi ole kemeche keip. Ko imuch komwaa beit nemii barak. Ko nguno ikoshindosi imeche angot akinye kotilun beit ilejini atinye chepkondok che chuu, ak chechuu. Ko nguno obaregei, obaregei ak ketindetab pikipikit, akoi koi kasarta ne kokashine. Amu cham ko missing, kekoshindos amu tam kelen miee yakong'alal biik okoshine. Ko nguno, ko ngisom angot akinye ilenji ngomaloo akonekit akouni akouni, kokasun, akomakoi osirgei. Ko angot akine, koimuch komwaa ketindet ng'alekap beitap mwanik, ngotko koba barak, ak tugun chechang. Ko ngo ako ripsetab pikipikit, amu ngotko nyikisen tuguk, koimuch kongem pikipikit, anan imuch koboisie akine chepkondok ipkochop pikipikit nyii. Ko nguno ko oratunwek chotocho che imuch iboisie sokoshin ak chitop pikipikit.

Ngap kasorwek alak Yoon kewe chi ak karisiek chu ko imuche ketinye masiket, ko ngap chi ake masiket nyin ko nde wee aitia ichorukee aitia iroo komami masiket ng'ung ih ing alalchine conductor ileini mamii masiket nyun, ak kamiiasiket . Ko ngunon kit neyae sikenai ng'alekab masiket ih iarorchine chitab ketindetab karit ih imuachini Ile ka masiket ng'ung ko katian Ako kaune sikonai akot akinee anan sikomuch kecheng masiket, kisub bik chekachorke en karit no sigenai kole tos ng'o nekaib masiket ng'ung. Ko ngunon oarorchini ngo kabandek ih , ngo kanee ilenchini matinye bandek cheten chu anan kaibe ngoraik chekami bagit ni , tugun chechang ko ngunon nimwachi kounon koraisi missing aitia koro kole misikisiek chemiten karit keteb kole bang'aa ni ak ni si nekang'et kenai kole ba chi nekachorgei Ako Kai musiget ng'ung, ko nguni ko oret neimuch kebaisien sikewek masiket ng'ung nekaib chi age.

Ing kenyit konye, ngesup ng'alekab pandek anan kesetab pandek, komi ngweny. Ko ngi sibe kora kou kenyit naki age, amun kito netai, kobiik chechang ko kikimeto kolsetab pandek kopa biik chechang kolsetab miwek kolsetab avacado matundek ak alak chechang. Ko nguno kikoro biik kole amun ngisib ng'alekab kekol pandek koibei kasarta neo ak iboishe chii chepkondok chechang ako koi komakonu chepkondok chechang anan magonu kou yekebwatitoi ako imuch itinye chii esabuk yebendi lagok sugul, ngo kemache itech kot ko nguno kikoro biik kole kolsetab pandek komin beit anan koipei kasarta neo ako chepkondok chekenyoru eng kasarta nebo letkomi ngweny. Ko nguno kolsetab miwek amum ngisup koibei kasarta neo kudogo kosir pandek lakini nebo chepkondok kochang mising.ko ngisip pandek ko chepjondok cheinyoru eng kesisietab miwek kouyo kenyoru eng kenyisiek mut kokekes pandek.

Neserwek chechang, kocham komite biik che meche kochorso anan koim mashinishek sikochor chepondok. Lakini ko missing ko kikichop anan mashinishek chu, sikorip ng'akelap chepkodok anan ng'alekap chorset nebo chepkondok. Ko missing, ko ma-mashinishek chu, koribe chepkondok anan konori chepkondok chechang. Ko nguno, amakichop mashinishek chu, komite kora ole kechoptoi ng'alekap ripsetap chepkondok. Yakabit anan yakang'et chii komeche kochor chepkondok anan kochut mashinit nekonore chepkondok skonyor chepkondok, komii ole kikichopto mashinit nii, ole iboru kiy ne birir anan kereke. Ni-ni ngongolen koip chicho chepkondok, shikonae biik-shikonae biik cheribe mashinishek chu ko ipkoro kole mii chii nekakomach kochor chepkondok. Ko nguno, ko ngobor kiy ne birir, koboru kole mii chii nemii, nemeche koip chepkondok. Ko nguno, ko keregei mashinshek chuu simatkoib anan matkochor chorik chepkondok. Ko nguno notono, ko oret nekikichopto mashinishek chotocho simatkechor chepkondok.

Miee itinye chii en chametapkei nebo borwek chok. Ko missing, sikotestai anan sikwo barak urerietap keldo, komii oratunwek che suppose iyae chito chebo borto, sikochamgei borto. Sitestai anan iibu konyo barak ureriet ngung nebo mpiretap keldo. Ko kito netai, ko kararan kila ilabatate. Nguke labati, ngokaa ngimi kuu uwnajet nobo sukul, ngokelabati angwan anan ko mut, kopee. Atyam ko kararan iyae kidogo, iyae pushups, atya itilda-itildate kidogo kidogo. Atyam ko kito nekiim anan ne kararan missing, ko mbiretap keldo, ko kararan omii-omii ak biik. Atya sochesani oboisie uwanjet nemingin, otilchikei mbiret, onetigey, otilchikei mbiret onetigey. Atya onetgei ole kitonondoi mbiret, oetigei. Ko nguno, chametapgey ap borto, ko netai korok, komeche yo iyae chito mazoezi, sikokimit borto sikocham. Anan si-sichesan mbiret ap keldo eng chametapke nebo borto neng'ung'et

Kito nekoyai serikali, siko-sikonyor biik eng kasarta nenwach nyorunet-nyorunetab American visa ko koisub serikali anan koikimit missing serikalitap Kenya kotuyo ak serikalit ap America, kongololso, akkokoshin akobo nyorunetab visa ini. Ko nguno, kingotuyo um neoo nebo Kenya, ak neoo nebo America, kongololso kokoshin koba biik chebo Kenya koba America. Ngokapkwae boisonik, ak tugun chechang. Ko nguno ngikokoshin, koib anan konyumnyumit missing, sikoip kasarta nenwach kenyor visait ni. Ko nguno kingokoshin, ko koeku um koibe kasarta ne nwach, amu yakamei chito, anan yakait kemach visaini, ko ngonyor emonotok konai kole bichu koba biikap emet nebo Kenya, koibe kasrta ne nwach koyan bichotok. Aamu kashinet ne kikoshin um neeoo nebo Kenya, ak neo nebo America. Ko nguno, ko orat notono ne kikotoret sikoip kasarta nenwach sikenyor visa

Cham ko alikab kerichek missing ko chemiandos anan chetindo mugochwaisiek cheterter. Ko ingunon ko Chang oratuniek chekisubi. Aalik en alchitab kerichek en kabkerichek. Cheterter. Netai ih ko ngab koimuch kolenchin kot nekinyaisen matindo kerichek chemakatin isisab. Ko ingunon kosirun kerichechu asikolenchin iwe kot ne kialdaen kerichek anan kabkerichek ko ngunon ko oret netai, ko oret neba aeng ih ko ngab igas chi Ile kamin metit ih anan kaamin maet ih nekere Ile mamakat missing iwe sibitalishek chu. Ko ngunon koimuch iwe kabkerichek ih inyoru alindet nebo kerichek ilenchi agase aman metit ih kaamchi kerichot neuni asalugui asaasob. Ko ngab kasaruek alak ih ko ngap kogere chi anan ngab komian chi kole agase koaman yu kwo kityok kab kerichek ih I koal kerichek, alaini Cham ko missing kabkerichek chu kobaishe missing Yoon kabek kerichek anan yamami kerichek en sibitalishek chekinyaen bik.

Cham ko missing, komii oratunwek che kepcheitoi rabisiek che naatin. Akocham ko chepkondok che naatin missing ke-ke-kepcheitoi, ko chobo biik cheosen cho kikochin elepu aeng kila arawa. Ko nguno, kocham kochang ortunwek ole kesuptoi, sikonyor chiii nekakoit kenyishiek artam, Anan kocham kosubi kenyishiek sikikkekochi boisiek. Ko nguno, oret entai kesubi kenyishiek che kaiit. Ko ngotko kikochanga kenyoshiek kuk, komitei kiy, anan komite ole kesirtkoikey. Atya ngokakesirin, ipkendein, kende kainet ngung mashinishek chu. Ko nguno yemii yekakoit kekoito chepkondok chuu, ko ngotkomitei kainaet ngung mashinishek chuu, kename kityo kainaik chotocho, akepcheita chepkondok kosubkei ak kainaik. Akepcheitoi kora chepkondok kokerkait. Ako mamii nekelen ati oo ngoo koming'in ngoo. Ko nguno ngomii kainet ngung kityo mashinishek chuu, kepcheitoi chepkondok chu kosubkei. Ngoka elepu aeng, ngoka elepu somok, kounotok ak kwechin chi age tugul

Lipanetap serikali anan chepkondok che lipani biik serikali, ak ng'alekap tegset ap oreshek chebo serikali en kokwet nyuu, ko matieme anan majaripueni. Amuu, missing bichu tindoi um che tindoi mshahara anan chetindoi chepkondok, kocham ko missing kolipani serikali. Ko serikali, yekakelipan, kokochi chi age tugul anan kokwotunweshek chechang um kiy age tugul nemkchinkey kou oratunwek, ripsetab kalyet, tainik chebo barabara. Ko chepkondok chu, kotomo kotiem serikali missing eng oret neoo kochop oratunwek chu amu oratunwek chu, kechope yekakoririo missing biikap kokwet, korire serikali ng'alekap kechop oret, ngo-ngokikoruio biik oratunwek kokakwomanso, Ngo ka biik cheibe kuu chego yekakwamanso sikoyachen oratunwek, ako magat koit chego eng soket en kasarta simayaagitu, ak tugun chechang. Ko nguno, ing ane ole akertoi missing, tomo kojaripuen missing tegsetab oreshek chebo serikali eng kokwet.

Asiko kararanit tumdo, en nebo kastomayat necham atoreti eng betutap sigetap lakwet nyii, kochang tuguk che imwochini, anan katigonutik che ikochini sikokararanit anan sikobaibait betut notok anan sikoboiboitu biik. Ko kito netai, ichopchini ilejini kochop amitwogik cheya-cheyame che karanen kochopchi biik. Ko kakochop amitwogik, kokur chiy age tugul, nekase tanyo. Kokur kuu choronok, ku chebo kokwet, ak biik che tupcho, kokur tugul. Eng yapkokur, ko kararan keng'alaldos en kibagenge. Kekochin chiy age tugul kasarta komwaa kongoi, anan komwaa kiit nekase chi tamwa. Ngoka chitop kokwet, choronok ak chetupcho. Ko ngekekochi chitugul kasarta, kokararanitu. Atyam kokeny, kotebiso anan kotach biiik tugul kokerkeit, komamii neoo ak age. Ko nguno, eng katugunik, katigonutik cheu cho, che koimuch kotoret, siko-sikobaibait anan sikokararanit betutap sigetap lakwet nyi.

Ngele kaal pendo. Ko eng yaitu gaa, koya penyitoni. Ko kito ne ayae, awektoi penyitoni kwo duket ole kaale. Ko eng yekawekte penyitoni, amwaite aleji pendo nekoaldoiwo, ko makararan. Ko ngotep amuu imuch komuch kotep kole tos kayutoyu ole keale? Alen kayutoyu ye kaale. Atya imuch ngotko kalipan en kuu simet, aborchini alenji kakaal pendo akalipan. Ko chepkondok ko chuu. Ako pendo nekaal koka kiloit, ko ka nusu kotee chuu. Ko eng yekaborchi, kaborchi lipanet nekalipan. Ko atya aleji ko ole kameche itoreto, ko ngotko kameche kowekwo chepkondok sipaal kiy age, ngokaale kuu ngokiet anan ko kiy age, anan alenji kokona pendo. Ngotko kaba teta, aleji kokona nebo artet. Ko ngotko kobo artet pendo, alenji kokona nebo teta. Anan ko ngotkomiii matumbo kokeny, alejini imuch kokona. Ko nguno, oret netos aboisie siketoretkei anan siketoreto ko oranotok